Intaneti ĩtarĩ na gĩthimi no ĩtũmĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno kwa ihinda rĩmwe. Na ningĩ to mũhaka ũkorwo na netiwaki ya okorwo nĩ ya raini ĩrĩa o yothe, okorwo nĩ ya Airtel okorwo nĩ ya Safaricom, no ĩtumĩrwo nginya. <inaudible> Na andũ aingĩ magarũrũkĩire intaneti ya WIFI tondũ ona thogora wayo nĩ mũbacĩrĩre na no ũmĩtumĩre na maũndũ matiganĩte, no ũmĩtũmĩre kũingĩra thimũ, no ũmĩtũmĩre kũingĩra nginya nayo TV-inĩ, ũguo ciana cigakena mũno.

ĩĩ niĩ no njĩtĩkanie atĩ ũhũthĩri wa intaneti kũruta mawĩra macukuru nĩ gũcangĩire kũgĩa na arutwo mararĩkia thukuru matakinyanĩirie ikĩro. Tondũ kaingĩ kaingĩ ũkoraga, rĩrĩa arutwo metikĩrio okorwo nginya nĩ gũthiĩ na thimũ thukuru rĩrĩa mareka kigerio, makoragwo makĩiyĩra, kana ni kũiyĩra maiyagĩra igerio icio. Kũhuthĩra thimũ icio, ũkona rĩu mararĩkia thukuru, kĩrĩa maihũrĩtie na ũrĩa mahĩtũka matarĩ na kĩrĩa menakĩo mũtwe

Macukurũ nĩ magĩrĩire kũgayanio mathaa mao marĩa mathaa okorwo nĩ makũingĩra thũkũrũ makaingĩra okorwo nĩ tha igĩrĩ magatĩga ta rĩngĩ mathambia indo kũma mũciĩ na harĩa maingĩrĩra makamenya arimũ magathomithia kamaheo nginya bũrĩki ĩrĩa marĩthakaga nĩ ngĩ rĩrĩa maĩnũka makarekererio tene tondũ nĩgetha magathiĩ magace maga maga magatheĩnthia aciari ao tũwĩra twa mũciĩ.

Kambuni ta ya Safaricom ,ni yagĩrĩire ĩkorwo na andũ arĩa mara, kana yandike andũ arĩa marĩteithagĩrĩria andũ arĩa okorwo matiũĩ gĩthũngũ, kana ĩrutithie andũ okorwo gũkorwo na raini iria ciratũmĩra gĩkũyũ, okorwo nĩ gĩkũyũ. Nĩgetha andũ arĩa matathomete mũno mahote onokorwo ni kũruta kana gũtũma mbeca kana kũrĩha kĩrĩa mararĩha matarĩ na matarĩ na thĩna o wothe.

Andũ arĩa monaga mũcara wa thĩ mũno, nĩmagĩrĩire Safaricom na Airtel makamatungata na njĩra mwanya gũkĩra andũ arĩa monaga mũcara wa igũrũ, okorwo nĩ okorwo gũtũma kana kũrĩha kĩndũ, makarĩhio na thogora wa thĩ makĩria kana ona makarĩha kĩndũ hatarĩ marĩhi omothe mara mararutwo nĩgetha makaigua mũtũrĩre wao kana makaigua onao nĩarũmbũiye kana nĩ mararorwo na njĩra njega.

Kambuni ta Safaricom nĩ magĩrĩire magateithia andũ, okorwo nĩ mũcara ũrĩa mona, matikarĩhio mbeca nyingĩ rĩrĩa maragũra kana mararuta mbeca icio. Na ningĩ andũ arĩa matarĩ na thimũ, Safaricom na Airtel nĩ magirĩire makamarũmbũia, makamagũrĩra thimũ, nĩgetha onao makeigua matitiganĩirio mũno nĩ mũtũrĩre ũyũ.

Arutwo oothe nĩ mathomaga kĩndũ kĩmwe bũrũri míĩgima, ningĩ kĩgerio kĩrĩa mekaga kĩa mũico wa mwaka kana gĩa kũrĩkia thukuru okorwo ni KCPE kana KCSE, mekaga kĩgerio kĩmwe, kĩu nĩ kuonania ũnyitanĩri. Ningĩ okorwo nĩ mabuku kũnyagio, manyagagio mathukuru-inĩ mothe, okorwo nĩ arimũ mandikĩtwo mathukuru-i.nĩ mothe, ũguo arutwo makahĩtũka igerio

Tekinoronjĩ iria ciumĩte ica ikuhĩ, citiratũmĩra intaneti mũno kana marĩhi marĩa cirarĩhia gũtũmira intaneti, ni marĩhi manini mũno. Ũguo ona mũndũ wa, mũrutwo wa kĩrathi gĩa thĩ angĩĩra mũciari wake, mũciari wake ndekuona thĩna o wothe. Na icio tekinoronjĩ cia ica ikuhĩ ni cirateithia mũno, tondũ ciĩna igerio njega kũu thĩiniĩ, cina okorwo nĩ nũti njega irĩa ciroretwo irĩa mũrutwo angĩhũthĩa na ahĩtũke kĩgerio.

ĩĩ thirikari nĩ ĩhete thirikari cia kauntĩ hinya wa kũnyita mbaru githomo gĩa tekonoronjĩ cukuru-inĩ, na ĩkĩte ũguo tondu nĩ ĩmahotithĩtie kũmagurĩra tũmĩtambo twa laptop. Kwĩ igerio cirekwo iria thirikari cia kaũnti cirũgamagĩrĩra na kũmarĩhira igerio icio. Ningĩ thirikari cia kaũntĩ nĩ cigũragĩra arutwo tũmĩtambo kana tũkompiuta, tũrĩa tũteithagĩrĩria, na ningĩ arimũ nĩ mathomithagio nĩ arutwo a, nĩ mathomithagio nĩ thirikari ũrĩa mekũhũthĩra mĩtambo ya kompiuta.

Thirikari nĩ ĩteithĩtie tondũ arutwo arĩa matarĩ na, kana aciari arĩa matehotete kana a kĩrathi gĩathĩ, arutwo ao nĩ mahotaga gũthiĩ gwĩka kompyuta hatarĩ marĩhi, ũguo magateithĩkĩra hau na arutwo arĩa marĩkia na mageka kĩgerio nĩ maheagwo maratathi ma kuonania nĩ marĩkia hatarĩ marĩhi o mothe, ũguo thirikari haũ nĩ ĩkĩte -

Aca niĩ ndikuona ta arutani othe a Kenya marĩ na indo cia kũmatũmĩra kũhũthĩra tekinoronjĩ tondũ kũndũ kũmwe nginya thitima gũtikoragwo na noũkore nginya mathukuru mamwe matirĩ nginya nginya icio kompiuta, ũgakora nginya arimũ arĩa kwĩ amwe marĩhagwo tũbeca tũnini ũguo nginya matingĩhota nginya kũĩgũrĩra nginya thimũ ciao, koguo ũgakora maũndũ macio nĩ marahotomia ũhoti wao wa arimũ acio kũrutana.

Tekinoronjĩ harĩ arutwo nĩ ĩramateithia mũno tondũ nĩ marakenerera gĩthomo na njĩra nene, na nĩ ũndũ wa gũkenerera gĩthomo kĩrĩa marathoma, nĩmarakorwo makĩenda kĩrĩa, ũguo nginya kĩgerio gioka makahĩtũka, na harĩ arutani o nao nĩ marakena mũno mena gĩkeno rĩrĩa arutwo mahĩtũka na ĩkamahũthĩria mũno nginya mĩnoga yao tondũ ũrĩa mandĩkaga mũno okorwo nĩ mbũndi-inĩ thaici matiandĩkaga, ũguo ĩgakorwo ĩkenetie kira mũndũ

Arimũ nĩ maagaga ũgĩ makĩria rĩrĩa marathomithia kompyuta, ũguo ũgakora ona kĩrĩa marathomithia arutwo matirĩ na, matirĩ na ũhoro mũkinyanĩru wega. ũguo rĩrĩa ma- gũtwarithia na mbere ũmenyo wao, no mahote kũhũrana na mathĩna maingĩ ma gũthomithia makorwo marathomithia kĩndũ.

Niĩ ndĩrona arimũ nĩ magĩrĩire mũno gũbanga mĩtaratara ya gũthomithia harĩ arimũ ya cukuru, tondũ nĩ mekũhota, arimũ nĩ mekũhota kũmenya rĩrĩa mena kĩrathi rĩrĩa matarĩ, ũguo okorwo mwarimũ ena kĩrathi tene, akahota gũkinya kĩrathi kĩu ategũcererwo, na o mwarimũ o mwarimũ nĩ ekũhota gwĩbanga wega rĩrĩa mũbanganĩte. Arutwo nao magateithĩkĩra hau rĩrĩa mataraga arimũ kĩrathi

Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra tekinoronjĩ, no ahote gũthoma nginya e nyike hatarĩ mwarimũ hau, ũguo o na rĩrĩa mũrutwo aingĩra kana ainũka kuma thukuru no ahote kuoya thimũ yake, aingĩre o na korwo nĩ ng'enda-inĩ athomere kuo, okorwo he kĩndũ atananyita, athiĩ athomere kuo na kĩrĩa ona kĩega no aige agathoma hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ariganĩrwo, ũguo niĩ ngona tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie mũno.

Thirikari no ĩrutĩre, ĩrute mbeca iria cigũthomithia arutani ũhũthĩri wa tekinoronjĩ, ĩmatware kĩrathi-inĩ, ĩmathomithie hatarĩ marĩhi. Ningĩ no ĩ, no ĩmagũrĩre o na korwo nĩ thimũ kana kompyuta nĩ getha magĩe na ũmenyo makĩria rĩrĩa me na o, na kũrĩa gũtarĩ thitima, arimũ acio mekĩrĩrwo, gwĩkĩrwo thitima nĩ getha rĩrĩa marahũthĩra tekinoronjĩ matikagĩe na thĩna o wothe.

Ĩĩ niĩ nĩndĩretĩkania atĩ wagi wa intaneti nĩ mũhĩnga mũnene harĩ gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti kũrĩ aarimũ. Tondũ aarimũ rĩrĩa matarĩ na intaneti matingĩhota kũingĩra ng'enda-inĩ. ũguo kũingĩra intaneti nĩkũhũthagĩra mbeca. ũguo niĩ ngona nĩ mathĩna maingĩ ta ona kwaga mbeca rĩmwe kũrĩhwo raithi ũgakora nginya matingĩhota kũgũra mĩtambo ya intaneti ta kompyuta ona nginya kana thimũ nĩguo aarimũ nĩ magĩrĩire mongererwo mũcaara.

Niĩ nguona thimũ nĩ kĩndũ mũrutwo wothe abataire gũkorwo nakĩo, tondũ thimũ no ĩhote, mũndũ mũrutwo no ahote gũkuwa handũ o hothe, no akorwo agĩiki mũhuko tondũ nĩ kanyamũ kanini karĩa kangĩmũteithia ona gũthoma, tondũ no ma arutwo no makorwo na ngurubu yao, onakorwo nĩ ya WhatsApp, harĩa arimũ mangĩikia igerio, okorwo nĩ igerio, okorwo nĩ nũti, okorwo nĩ wĩra ũrĩa arimũ arutwo mabataire gũthiĩ gũĩkĩra mũciĩ.

Rĩrĩa arutwo megũtũmĩra thimũ cukuru-inĩ, arimũ matikoragwo na wĩra mũnene atĩ okorwo nginya nĩ wa kũingĩra kĩrathi-inĩ, tondũ rĩrĩa o na mwarimũ atarĩ kuo, no ahote kũmatũmĩra o mũrutwo okorwo mena ngurubu yao ya whatsapp kana kũrĩa kũngĩ, amatũmĩre okorwo nĩ nũti, kana kũrĩa kana igerio iria mwarimũ ekwenda meke o mũndũ ageka, ũguo thimũ ikahũthia maũndũ mũno na arutwo aingĩ makahĩtũka.

Hakiri cia mũrutwo rĩrĩa ciamenyera gũtũmĩra thimũ, nĩ itũmaga ikundere. Ũguo ũgakora hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrutwo arenda tu ogũkorwo na thimũ, okorwo nĩ tubindiũ tũrĩa tũmũkenagia, agatinda akiona. Ũguo ũgakora tarĩngĩ nginya okorwo ni mũrutwo, kwĩ arutwo mahĩtũkaga rĩrĩa mara tũmira thimũ ciao wega. Na aingĩ arĩa mataratũmĩra thimũ kana mareka maũndu mataramaguna, makagwa mũno igerio.

Ngũrani nĩ atĩ CBC mũrutwo areka kũringana na, areka areka, arathiĩ na mbere na kĩrĩa arathimĩirwo mũno no 8-4-4 nĩ ũthome onakorwo ndũranyita mathomo ũthome nginya, okorwo ndũranyita kĩndũ no nginya ũrĩkie thukuru, ũgakora CBC nĩ njega tondũ weka kĩrĩa kĩrakũguna na kũu mbere-inĩ gũtigakorwo na, mathĩna ma wagi wa mawĩra tondũ andũ aingĩ nĩ magakorwo na kothi iria moĩ na cimateithie ona o makahota kwĩyandĩka.

Arutwo nĩ mabataire makorwo na mĩtambo ya tekinorojĩ ĩrĩa ĩngĩmahotithia nginya gũthoma rĩrĩa, memĩciĩinĩ yao kana rĩrĩa mahingĩte thukuru matarabatara arimũ, tondũ wĩna thimũ onawakorwo nĩ thimũ nĩũkũhota kwĩingĩra mĩtandaoinĩ ũhote gũthoma wega wĩririkanie kĩrĩa kana harĩa mwarĩmũ ũtanyitĩte wega rĩrĩa athomithagia kĩrathinĩ no ũhote kũingĩra ũkore arimũ kũu ũnawakorwo nĩ Youtube ũthomere kũu na ũnyite maũndũ makĩria.

Nyendaga gũthomithia mathaa ma mĩaraho tondũ nĩmenyaga arutwo akwa hĩndĩ ĩyo matirĩ na maũndũ maingĩ me hakiri-inĩ ciao, tondũ no hĩndĩ mokĩra, ũguo kĩrĩa ndamathomithia nĩmenyaga nĩmanyitaga naihenya gũkĩra mathaa mathiathia hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo hakiri ciao ciĩ na maũndũ maingĩ, ona ng'aragu ĩmagũmĩire. Ũguo nĩguo nyonaga wega gũthomithia mathaa ma mĩara, mĩaraho.

Mathomo ma ngirigaca na mabiacara nĩmo macokaga gũtũteithia, nĩmatũthomithagia namagacoka magateithia andũ mũno rĩrĩa mauma thukuru tondũ rĩrĩa mũndũ auma thukuru ndarabatara kwanjia kwandĩkwo nĩ mũndũ no athiaga ahande tũthukuma twake nahau twakũra endie naũguo ũguo tũgateithia tondũ andũ nomũhaka makarĩa na kuuga andũ nomũhaka marĩe kwoguo andũ nomũhaka makarĩma

ĩĩ niĩ ngwĩciria njĩra cia tene cia gũthomithanĩria mũciĩ nĩ njega ona thaici. No cikorwo na bata tondũ hĩndĩ ya tene andũ nĩ mathomithagio mĩtugo ĩrĩa thaici andũ magĩte mũno. Ũguo ũgĩkora atĩ andũ nĩmathomithagio nginya ũrĩa mabataire gũikara mbere ya andũ, ũrĩa mabataire kũĩhumba kwina igongona okorwo nĩ rĩrĩkũ, no rĩu thaici, nĩ ũndũ wa kwaga gũthomithĩrio mĩciĩ, andũ mareka ũrĩa mareciria nĩkwagĩrĩire. Oguo mathomo ma mĩciĩ ona thaici nĩmagĩrĩire nĩgetha marũnge andũ.

Mĩtaratara ya aciari nĩ kũruta mbeca. Niĩ nyonaga mũno mũno, ngarama ya gĩthomo ya CBC nĩ aciari manyitagĩrĩra. Ũgũo tondũ arimũ kĩrĩa ma thomithio, kana kĩrĩa marenda gũthomithia, meraga ciana ciũke nacio kuuma mũciĩ. ũguo ugakora mũno mũno indo icio ciumaga mbeca. ũgũo nigetha gĩthomo kĩu gĩkinyanĩre, aciari no muhaka manyite itemi rĩa kũruta mbeca ciao mĩhuko-inĩ. Nĩgetha CBC ĩthiĩ na mbere.

Nie nĩnyendaga ciana ciakwa cikinyanĩrie gĩthomo kĩrĩa kĩa ngathĩ ya igũrũ biũ kana gĩthomo kĩrĩa gĩtagwo kĩa university na njĩkaga ũguo tondũ nĩndĩhagĩra ciana ciakwa okorwo nĩ mbeca cia thukuru kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, okorwo nĩ kũigithia nĩnjigithagia nĩũndũ wa arutwo, nĩũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa ingĩkorwo itarĩ ho nĩgetha ciana icio citingĩthĩnĩka no cithiĩ na mbere na mathomo na ningĩ nĩndĩcitaraga wega, ngamera bata wa gĩthomo ũrĩa mũtũrĩre wa mũndũ no wagĩrĩre rĩrĩa athoma wega.

Aca niĩ ndigũĩciria mũtaratara wa gĩthomo wa Kenya nĩ ũrateithia arutwo kũona mawĩra marĩa magĩrĩire, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mekĩte kĩgerio na makarĩkia thukuru no thaa ici matirĩ na mawĩra. Ũguo thirikari nĩ ĩbataire ĩnyite itemi, rĩrĩa arutwo, yagĩrithie gĩthomo gĩa Kenya, kana na rĩrĩa yagĩrithia ona arutwo marĩkia thukuru ĩkamethera mawĩra onakorwo nĩ nja wa bũrũri ũguo arutwo nĩ megũteithĩka.

Mũrutwo wa KCPE ageragio na kĩgerio kĩa mathabu, akauma hau agathiĩ gĩthomo gĩa gĩthweri, akauma hau agathiĩ gĩthomo gĩa gĩthũngũ, akauma hau agathiĩ gĩthomo gĩa cayanci, akauma hau agathiĩ gĩthomo kĩa ndini na hĩndĩ iyo kĩa ndini no wĩke okorwo nĩ CRE, okorwo wĩ mũkiricitũ, kana no wĩke ithĩramu okorwo wĩ mũithĩramu. Na oũguo ũguo na ningĩ hena Social Studies.

Niĩ ndĩrona mũtaratara wa CBC ũrĩ mwagĩrĩru, tondũ o mũrutuo o murutuo areka kĩgerio kũringana na, kĩrĩa ohĩgĩire makĩria, kũringana na ũrĩa, kĩheo kĩrĩa gĩathuthurio nĩ mwarimu wake. Ũguo ũgakora, andũ arĩa matanyitaga gĩthomo haha nĩmegũteithĩkĩra na matirabatara kũananga mĩaka mĩingĩ magĩthiĩ gũthoma, kĩndũ gĩtara, gĩtakamateithia, thuthainĩ na ningĩ mathĩna ma wagi wa mawĩra nĩ magakorũo me manini mũno, tũgĩthiĩ nakũu mbere, tondũ andũ aingĩ nĩmagakorũo meyandĩkĩte.

CBC nĩ ĩngenetie tondũ nĩ iratuma o mũrutwo eke kĩrĩa arahota makĩria ũguo ũgakora ni gũgakorwo na wagĩrĩru mũno tondũ thaa ici ciana nĩ cirahota onakorwo nĩ kũruga wega cirĩ o nini, kũringana na ũrĩa cirarutwo nĩ arimũ ao. Gwaka nĩ cirahota gwaka onakorwo nginya na mahiga ũguo ũgakora itũra nĩrĩracenjia na njĩra nene tondũ, ona rĩrĩa marĩkia thukuru nĩ makahota gwĩka kana gũthiĩ na mbere na kĩrĩa kĩmagĩrĩire makĩria.

Arutwo nĩ marahota gũkũra makĩmenyaga kĩrĩa mareka, rĩu ũgakora ciana ona nĩ cirahota kũruga cirĩ o nini, ũrĩa citangirahotaga nahau gabere-inĩ. Okorwo nĩ gwaka nĩ ũrakora ciana cirĩ o nini nĩ cirahota nginya kũhurĩra mĩcumarĩ. Rĩu ũgakora nĩ kũragĩrĩra, itũra nĩ rĩragĩra mũno tondũ rĩrĩa ciana cirakũra cikĩmenyaga ũguo nĩ ciramenya mũtũrĩre ũrĩa ũhana, kana ona ciarĩki nĩ cikahota kwĩyethera.

Tekinoronjĩ ĩna mawega na maũru mayo, na mawega mayo nĩ atĩ, tekinoronjĩ ona thaa ici kũiga mbeca nĩ ũrahota gũtũmĩra, rĩrĩa waiga mbeca thimũ-inĩ nĩ ũramenya ũrĩa ũracitũmĩra, kana citirahota kuiywo wega. Rĩrĩa andũ maigaga rungu rwa mũkondoro mbeca, kana ũgathiĩ ũguo ũkaiywo mbeca rĩrĩa ũthiĩte na bara. Tondũ thaa ici ona rĩrĩa wĩna nganja na ũrĩa watũmĩra mbeca nĩ ũracoka hau hena rekondi ũrĩa watũmĩrire mbeca ciaku, kana ndũmĩrĩri ũrĩa watũmĩrire mbeca ciaku.

Mathukuru mamwe matikoragwo na thitima iria cingĩteithia arutwo ao kũhũthira tekinoronjĩ ũrĩa kwagĩrĩire ũkĩringithania na marĩa mena thitima na kompiuta njega. Ningĩ nĩ ũkoraga mathukuru mamwe matirĩ na arimũ, kana arimũ ti othe mandĩkĩtwo nĩ thirikari. Ũguo ũgakora hena mwanya hau na no ũkore nginya thukuru, kwĩ mathukuru matarĩ na mabuku, marĩa mangĩ mena mabuku mothe, ũguo ũgakora hau onaho hena mwanya.

Arimũ nĩ marakorwo makĩmenya kana nĩ mathomithĩtio ũrĩa nao maroka gũthomithia arutwo ao rĩu ũgakora mathukuru nĩ marathomithio okorwo nĩ programming na coding. Rĩu arutwo magĩa na ũmenyo ũcio, ũgakora nĩ ũkahota kũmateithia nakũu thutha-ini nĩ getha, ona rĩrĩa maretha mawĩra matigakorwo na thĩna o wothe.

Kwĩna mabuku marĩ marateithia arutwo kũmenya akorwo nĩ programming marĩa marathoma na maraheo nĩ thirikari. Ningĩ thirikari nĩ yandĩkiire arutwo arĩa, nĩ yandĩkiire arutwo arimũ arĩa maramateithĩrĩria na kũmenya ũrĩa mekwandĩka programming na coding. Ona kompiuta nĩ cirehetwo mathukuru-inĩ iria ciramateithia na mathomo ma practical, nĩ getha arutwo acio makamenya makĩria kĩrĩa marathomithio, okorwo nĩ programming okorwo nĩ coding.

Tondu kwĩ arutwo arĩa mendete gũthoma na thauti tu, na kwĩ angĩ mendete gũthoma na mbica kana mbica cia bindiũ, arutwo acio no magayanio kũringana na harĩa mũndũ arenda gũthomera makĩria. Ni getha ona nĩ getha akanyita kĩrĩa arathoma na ihenya. Ningĩ o mũrutwo nĩ abataire kũnyita itemi rĩake mwenyewe, agethomithia rĩrĩa hatarĩ mwarimũ kana rĩrĩa e wika.

Atongoria a mũingĩ na thirikari nĩ maranyitanĩra tondũ gwĩ kũndũ urakora, he handũ tarĩngĩ harathomithanio kompiuta nĩ mũingĩ wigĩte ho. Na thirikari no ũrakora nĩ ĩragũra laptop kana kompiuta icio. Na rĩrĩa arutwo acio marĩkia kĩgerio, nĩ maraheo maratathi macio hatarĩ maratathi makuonania nĩ mahĩtũka hatarĩ marĩhi o mothe. Ũguo ũgakora thirikari na muingĩ na atongoria a mũingĩ nĩ marateithia handũ ha nene mũno.

Atongoria aitũ nĩ aungumania mũno ũguo kuma twamacagũra matirĩ macoka gũkũ. Ũguo nĩ kuga nginya kũrĩa gũtarĩ thitima rĩrĩa twamacagũraga ona thaa ici gũtirĩ, ũguo nginya maũndũ ma ndinjito kana nginya, matingĩ tũmĩka gũkũ gũtarĩ thitima. Ningĩ nginya kompiuta okorwo nĩ mathukuru-inĩ gũtirĩ, okorwo nĩ irathi nĩ nini, gũkĩra nginya itiganagĩra arutwo, nginya irathi cia kompiuta gũtikoragwo.

Aciari, na, arimu, nĩmonaga wega arutwo ao magĩtũmĩra apps cia gũthoma, tondũ aciari nĩmarutaga mbeca okorwo nĩciakũgũra intaneti, nĩgetha, arutwo ao, magĩthomere, intaneti-inĩ, na arimũ nao, arimũ nao nĩmathomithagia arutwo gũtũmĩra mĩtambo ĩyo. Riu ũgakora hau hena ũnyitanĩri, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, arutwo makahĩtũka kĩgerio wega mũno.

Arutwo na arutani a ngathi ya igũrũ nĩ manyitanagĩra tondũ arimũ ao to mũhaka mathiĩ kĩrathi-inĩ kana nĩmamatũmagĩra okorwo nĩ noti magathomera kũo magathomera kũo intaneti-inĩ rĩu nyingĩ ũgakora mathukuru macio intaneti nĩ bure koguo o mũrutwo ndarĩ na kĩĩgwatio gĩa kwaga gũkinyĩrwo nĩ ũteithio ũcio.

Arutwo na arutani ngathĩ-inĩ ya igũrũ nĩ metikĩtie mũno gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti. Tondũ arutani to mũhaka magathiĩ kĩrathi-inĩ, tondũ ona mathaa ma ũtukũ piũ no matũme kĩrĩa marenda arutwo ao mathome. Na ũguo nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũcio arutwo ao makahĩtũka mũno nĩ tondũ intaneti nĩ ya burĩ thukuru-inĩ ũguo mathukuru-inĩ macio, na kwĩna thitima. Ũguo intaneti ĩgakorwo ĩnyitĩte wega mũno.

Icagi-inĩ rĩu nĩ ciratwarĩrwo thitima, kana thirikari ĩna mĩbango ya ĩrĩa ĩratwarĩra icagi-inĩ, ĩratambia thitima icagi-inĩ nĩ getha mathukuru marĩ me icagi-inĩ mone thitima na nĩ getha intaneti kũu ĩnyite wega. Na ningĩ thirikari mathukuru-ini nĩ ĩratwara intaneti cia burĩ iria irahotithia arutani na arutwo gũthoma matarĩ na mũhĩnga o wothe. Ningĩ nĩ, thirikari nĩ ĩratwara kompiuta na ĩkandĩka arimũ arĩa marabundithia arutwo gũtũmĩra kompiuta.

Ũhũthĩri wa thauti na mbica nĩ ũrateithia tondũ arutwo nĩ marahota gũthoma makenereire, rĩrĩa marona okorwo nĩ mbica cia nyamũ cia gĩthaka. Ũguo nginya kĩrĩa marathoma matirariganĩrwo makĩria kana matirariganĩrwo na ihenya. Ũguo ũgakora maramyitanĩra gũkenanĩra, okorwo nĩ mbica njega makerora hamwe, okorwo nĩ bindiũ. Ningĩ nĩ ĩikaraga mũno hakiri-inĩ ciao koguo makahĩtũka mũno igerio.

Arutwo makĩhũthĩra thauti na mbica nĩ makenagĩrĩra mũno, ũrĩa nginya kĩndũ kĩrĩa marathoma gĩtaumaga meciria-inĩ haraka, kana gĩtaumaga meciria-inĩ na ihenya. Ũguo ũgakora hĩndĩ ya kĩgerio nĩ marahĩtũka mũno ũkĩringithania na hĩndĩ ya tene ũrĩa arutwo no gũthomithio na thauti na gũtiarĩ nginya maũgĩ maingĩ. Ũguo maita maingĩ hĩndĩ ya tene maũndũ marĩa andũ mathomithagio nĩ ma, <inaudible> ũguo thauti, thauti na mbica nĩ njega mũno.

Icigo imwe iria cirĩ kũraya, gũtirĩ na ũthii wa nambere, ũguo nĩ kuga, thitima gũtirĩ mabarabara nĩ moru gũtirĩ, kwoguo ona rĩrĩa kwaura nĩ ndoro theri, kwoguo ũgakora rĩrĩa arutwo maraigananio ũgakora nĩ maratiganĩrio. Akorwo nĩ mathukuru maraheyo laptop mathukuru macio makũu kũraihu matiraheyo to gũtirĩ thitima, rĩũ gĩthomo gĩgakorwo kĩ kĩritũ mũno nakũu.

Arimũ a gĩcigo gĩakwa nĩ makenagĩrĩra mũno, ũrĩa mangĩingĩria gĩthomo gĩa tekinoronjĩ mĩthomere-inĩ yao. Tondũ nĩ magĩaga na ũgĩ makĩria ma ũrĩa megũthomithia arutwo ao. Na ningĩ rĩrĩa mekũheo kanya ga gũtũmĩra tekinoronjĩ, kana rĩrĩa mekũheo tekinoronjĩ mamĩtũmĩre nĩ makenagĩrĩra tondũ arimũ, tondũ arutwo ao nĩ mahĩtũkaga wega, ũkĩringithania na hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ tekinoronjĩ. Ũguo matikoragwo na wĩra mũingĩ mũno wa kũruta.

Kwĩ ngombo iria iheanagwo cia gũteithĩrĩria mũndũ kũrĩha mbeca cia thukuru iria mũndũ atarĩkĩtie, ningĩ kwĩ mbeca ingĩ ciheanagwo angĩkorwo mũndũ ndarĩhĩte nyũmba no woe. Ningĩ hena mbeca cia ta rĩngĩ mũndũ angĩrwara mũndũ angĩoya, na he mbeca nginya mũndũ ta rĩngĩ ndarĩ na irio angĩheo. No nyingĩrĩra kana mbeca iria mũndũ arĩhaga nacio cia igũrũ, ti nyingĩ ũguo mũno nĩ tũbeca tũnini.